ĩmwe ya tekinoronjĩ iria cingĩhũthĩka thutha wa kũgetha nĩgetha kũnyihia ũteyangi wa irio na kwagĩrithia wagĩrĩru wa irio, nĩ kũmithia irio. Kwa mũhano, irio ta mbembe, mboco kana waru, no cigwo riũwainĩ kwa ihinda nĩgetha cikorwo ciĩ cia kũma na ũgunyu thĩinĩ wacio kuma. Ũcio nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria kũnyihia mĩrimũ na ũndũ ũmwe irio ciomithio nĩ cikaraga kwa ihinda iraya itagũthũka. Tekinoronjĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩhũthĩka nĩ kũiga irio makũmbĩinĩ na makũmbĩinĩ nĩ nyũmba yoĩtwo na igũrũ ya mũthiũrũrũko, ĩrĩa ĩtangĩkinyĩrĩka nĩ ũgunyi kana maaĩ, kana ũhehu. Na ũguo irio ta mbembe kana mboco nĩcikaraga kwa ihinda iraihu. Tekinoronjĩ ĩrĩa ingĩ ĩngĩhũthĩka nĩ kũgagatia kaa kũmatia, indo ta macani nĩigagatagio na kũigwo na igaikara kwa ihinda iraya. O ũndũ ũmwe no ũhũthĩre kũgagatia thĩinĩ wa indo ta iria na ũguo kuongerera wagĩrĩru wa iria.

Njĩra imwe ya kũgetha ũkĩ nĩ kũhũthĩra ndogo. Mũgethi wa ũkĩ nĩekagĩra matonyo marĩa mamũgiragĩrĩria kũmana na kũrathwo nĩ njũkĩ, nĩacokaga agakia mwaki nagũthondeka ndogo ĩrĩa ahũthagĩra kũingata njũkĩ kũma mĩatũ-inĩ yao. Thũtha wogũo mũthũi wa ũkĩ niwe mũgethi nĩathuaga ũkĩ ũcio kũma mĩatũ-inĩ naihenya ũrĩa kwahotekeka njũkĩ itanahota gũthara ũkĩ wacio, nĩacokaga agacũnga ũkĩ ũcio kũmana na magũa ma njũkĩ na gwĩkĩra ũkĩ ũcio mĩkebe-inĩ. Ũkĩ ũcio nĩũcokaga ũkahũthĩrwo thĩiniĩ wa mawĩra maingĩ maingĩ.

Macini cia kũũmithia, nĩ ciũkĩte na ũtethio mũnene mũno, nĩgũkorwo nĩ citethagia mũrĩmi kũnyihia wĩra wa kũũmithia mbegũ, macini icio nĩ cikoragwo cikĩnyihia matha marĩa mahũthĩkaga kũmithia mbegũ na riũa, nĩgũkorwo, nĩ ciũmithagĩa mbegũ icio kwa ihinda inini mũno, na ũguo, gũtethĩrĩria mũrĩmi kũruta mawĩra mangĩ maingĩ mahindainĩ marĩa angĩomithirie mbembe icio, kana mbegũ.O ũguo, mbegũ ici, macini icio nĩ cigũteithagĩrĩria wĩ mũrĩmi kwĩiganania rugarĩ ũrĩa mwagĩrĩru harĩ kũmithia mbegũ ciaku, na ũguo macini icio nĩ ciũkĩte na ũtethio mũnene mũno, na nĩ wega arĩmi magĩcihĩmbĩria.

Nĩ kũrĩ ngwatanĩro bũrũrinĩ, iria citeithagĩrĩria arĩmi, kwagĩrithia irio, gwetha thoko, na ũndũ ũmwe gũthomithia arĩmi ũrĩa mangĩongerera magetha mao, na o ũguo, kuongerera umithio ũrĩminĩ. Ĩmwe ya ngwatanĩro icio, nĩ ngwatanĩro ya kiama kia macani, bũrũrinĩ wa Kenya, o ũguo, nĩkũrĩ ngwatanĩro, cia arĩmi airiia, kwa mũhiano nĩ ngwatanĩro ya kauntĩ ya Murang’a, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria arĩmi, thinĩ wa kuongerera ikĩro cia iria, na ũguo, kũmethera thoko. Nikũrĩ ngwatanĩro ya ũgethi wa matunda, na nĩyo ya mĩkondo, kana maembe, thĩinĩ wa kauntĩ ngũrani, kwa mũhiano, kaũntĩ ya Muran’ga, ĩrĩa nĩ ngwatanĩro yethagĩra arĩmi thoko, thutha wa wao, kũnengerana ngwatanĩro ĩyo magetha ma matunda mao.

Mbica ĩno, nĩ ya itomoko, matomoko nĩ matunda mateithagĩrĩria harĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ mongagĩrĩra hinya mwĩrĩ-inĩ, o ũndũ ũmwe, nĩ mateithagĩrĩria mwĩrĩ harĩ kũrũwa na mĩrĩmũ, matomoko nĩ mateithagĩrĩria arĩmi harĩ gũthondeka mbeca, nĩ gũkorwo nĩ mamendagia thoko-inĩ, na ũguo kũmateithĩrĩria njĩra-inĩ cia woni wa mbeca, matomoko no mateithagĩrĩria kũnina ngaragu bũrũri-inĩ wa Kenya.

Rĩa mbere gwĩkuruhania na ũrĩmi wa mboga ya burokori, gũtĩandehere umithio, na gĩtũmi kĩnene, nĩ gũkorwo ndiarĩ na ũgĩ mwĩiganu wa ũrĩmi wa mboga ya burokori, maũndũ marĩa ndatungire nĩ, wĩngĩ wa maaĩ tĩrinĩ, na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa ndũngire, nĩ gũkorwo nĩ ndahũthĩrire thumu mwĩngĩ ũrĩa wa tũmire mĩri yage gũkinyanĩra, wĩngĩ wa maaĩ wa maaĩ tĩrinĩ nĩ watũmire mĩri ĩgĩe na kũimba na ũguo ĩkĩremwo nĩ gũkinyia maaĩ mathangũ-inĩ , na mboga ĩkĩremwo nĩ gũthondeka irio ciayo, iria cimĩtethagĩa thĩnie wa gũkora, na ũguo mboga ĩyo gũtirĩ ũmithio yaheire.